Ũrĩa irio cirĩagwo, kũringanaga na kĩrathi kĩrĩa mũndũ arĩ. Kwa mũhano, nĩ ũgũkora andũ arĩa maikaraga kũndũ ta mataũni-inĩ, mĩrĩĩre yao nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ngũrani na ya andũ arĩa maikaraga kũndũ ta icagi-inĩ.